Bik somok che ochome chekonu lokoiwek ko cheu Stephen Letor, Set Olale ak Mohamed Ali. Stephen Letor kwororu lokoiwek kyik en terchinet ak bik alak chekonu lokoiwek, moiwei kii inendet ako chome inendet kot missing lokoiwek chebo bolotetab emet ak tesetab tai nebo pandap nebo emet, Set Olae akinee en komostonyin kwororu lokoiwek en kokuyet neroisi kikuyo missing, miten Muhamed Ali Koraa ne inendet tii kokonu lokoiwek chebo chekinishet ak chikilishet nemii barak missing, chamat missing lokoiwek chik amun en kinisho noton ako kikobor inendet tukuk chechang cheungotik en bolotet ak emet komugul choton anch kosomok en bich cheochome chekonu lokoiwek.

Milebik bik oengu cheiywerere pichait netindoi lokoek ak ingwek ak kororie agenge amokikere kit nerorechi inendet, kalach icheket ingiroik chekergee ako chepyosok agenge en icheket. Terchindap ingoroik kwak Koraa komile bik en ole kalakta gee icheket Koraa komitech nekailach munaok inendet akokere tai amokikere kit mekere okobur kotoki gee kit nekere inendet. Kit age koraa nemile bik en ireyuu ko kwony agenge nemii ak murenik somok en ineken kokere ngweny kwonyoton mamack kokere tai ne inkeker ko amun en nyokornate netinye inendet.

Boishet netesetai en yuu ko boishet nebo keset ab minutik cheu nganuk kii anan ko peek tesetai kokese moshinit ne noton kekesisien en chokinet ak yon komoche kekes imbaret neo nemii chechang. Koboishen moshinit niton amun imuch kokes oldoo yeo missing en kasari nenywach ak kokes minutik chechang en kasartab neywanch missing. Bo komonut boishoni amun kiyoe boishet en kasartab neywanch ako ribe rabishek chekotokiboishen keyoe boishoniton ndio koyoe bik ko amun en noton Kobo komonut keboishen moshinit keyaen boishonik chechang missing.

Prince Indah koteniendetab Kenya netieni tienwokikab lemeek akobunu komostab Siaya. Inendet kotienindet nenayat mising amun en tienwokik cheterteren chekikocher ak tienik alak akot chemoboo lemeek, kitoi inendet kotien en kenyitab elibushek oeng ak taman, kicherak Prince Indah en tienwokikab Ema chelamo nee inendet ko abuleyoninyin akinam kotien akinee, kitikon Ema chelamo akonam Prince Indah en komostab tiendo, obuleyoniton bo prince Indah nenoton ko Ema chelamo kotienindet akineee akokikotien tienwokik cheterteren, nayaat ing'uni Prince Indah amun en tienwokikyik ak kikonamkee euun ak tienik alak cheot moboto chelimek icheken.